Pii, ji te, gikmoko te, obed dhano, obed tiang'. Pii imedwarore. Mokuongo wadwa pii, mar ariyo wadwa lum, mar adek wadwaro kodhi. Pigni inyalo keto e kasuku kaka ng'ani oketo e kasuku, nikech wadwa mana ni mondo yiendene mapinygo mondo owuogi. Mar ariyo kodhi, nikech ma tiang' okinyal yudo kodhi moramora miuso. Koro tiang' igolo kothe kisechamo tiang' moro, koro modong' ga malo kucho man ga goboke mano kothe. Ikao kotheno tinyumo e pii, to ndalo ariyo kata adek kata ang'wen kata ok iga, mana ndalo matin. Ndalo apar kama. Idhi yudo kosechako ti. Mano e gima wadwaro. To koro kosechako tii, ikawe tikunyone loo tisoye. Alafu irito mondo tiangeni mondo olodhi mondo icham.

Aluorawa to otwo koro mondo apoyo otii mondo ogolni apoyo to tek. To nitie joma nyao pidhe to nitie joma tiyo kode. Koro gitimo ni, gikawo kodhi magise chamo nikech apoyo ok yudre mang'eny, idhi e chiro to ikawo apoyo ing'iewo apoyo ichamo apoyo to kodhino idhi to imoyo e chieng'. Ka osetuo to ikunyone lowo to isoye ,iyike ka iseike nikech kotwo to iolone pi pile koro two moro motwo cha koro nyaka iol ne apoyo pi. To gima rach kodwa ka isepuro apoyo to ong'er to biro chamo. To mondo i igeng' ong'er inyalo umo apoyono gi jwala marateng' nikech mano ema ok ginee.

Ka awacho adier okanyal ng'eyo gima timore ka, aneno lwang'ni to nitie kaka aneno oganda, kata it gimoro ma majan. um to aneno gi gik ma otie lwang'ni. Akia ni lawang'ni gi otho, koso akia ni lwang'ni gi nyuol. Gima timore to akia maber. To ka ang'iye to aneno ka en lwenge ma otho ma gik moko osechako ti e wi gi. Nyalo bedo ni oganda moro ema ti, nikech, it, it gigi ma majan gi chal na gi mek oganda, gi moko mek bo ka.

Ng'ani temo pimo yien mondo one kumonego ong'adi, to ma konyo yien mondo ti. Tineno ga kakobudo ti obudo ti, ka mo ma malo tindo alafu kidhi piny kama to ging'eny. Koro ng'ani dwani ka yiende ti to mondo olos ne tipo maber. To kineno oketo gik ma wa gik marachar go, odwani mondo ong'e kumonego ong'adi, mondo yien ni oti maber. Kendo oti kaka en modwaro. Jomoko tok timga kama, mana jomoko ma dwaro. Ta apani ma puoth ng'ato, to ntie kakodwa ni yiende ne mondo ochal.